Adolita inkitejon tena pisha, neaku keitodolu naa nchere ajo eramatare oo nkitejon ena. Naa ene tipat oleng' eramatare oo nkitejon too inkoitoi kumok, naa ore ekoitoi dukuya naa ejo ilashumba ore inkirik o nkitejon, naa keji inkiri naobor arashu white meat, naa aisidan ninche alang' inkiri o nkishu ashu inkiri o ntare, ashu enda Kai abila naa naji inkiri naado ashu red meat.. Ashu eretoto sapuk to sesen. Neaku naa enetipat naa eramatare enye tenkaraki naa ena siai o nkirik naa netipat. Ore SI enkai e are, naa keisaidia te Siai e production ashu te siai e biashara, amu esiai nasieku oleng', nchere, kejo research ore inkitejon eyu enkitejo inketejon arubaini arashu sitini, neaku naa kesieku enaduo siai e ramatare enye oleng'.

Adolita tena pisha intokitin naara uni ashu ong'uan, naa ore taa inaagira aasa tenewueji ang'as ninye aaku adolita olchamba arashu emokunta, nadolita enkaji naitodolu naa ajo olchamba otii ena mama, nadolita emama nanapita enkerai natii inkishu, neaku keitodolu naa ajo ore olorere naa esiai eramatare etii arashu ena siai naji ene farming, nchere egira airita inkishu enyenak, neata ake sii olchamba lenye tiatua enaduo ang' enye, naa ore Kuna kishu enyena naa inoshi naeni te enkampa peyie mepuo aanya laduo paek ashu ende wueji natuuno emama, neaku naa ine wueji ake Enya nabaiki enaduo kampa enye.

Ore isiaitin arashu inkishorot naas ildukain lolkeek le Kuna olong'i, naa keas entoki naji consultation nchere, kiinkilikwan ajoki Kaa shida iata pee kitumoki aishoo olchani lolaaret arashu lekilo aret ashu lekilo aitibu enaduo moyian ningira aima. Ore oshi enkai e are nadol oshi taata eas iltung'ana omirita ilkeek toldukai, naa kelo neipim oltung'ani, ekiimpim pee eyiolou ajo nyoo pee etumoki aishoo olchani lekilo aisidai, nekitumoki sii atuutaki ejo Kai inko pee eli aoku oladuo Shani. Amu ore te Sheria oshi taata e serkali karashu ana inkibelekenyat , naa kejo Sheria ore oltung'ani oomir ilkeek ashu easisho te chemist na lasima pee eata eng'eno olkeek ashu duo ninye eata ake sii eyolounoto esiai oltamwoyia.

Ore imbarakinot nati

Ore olbaribara layiolo nanu ajo keiding'a tolosho le Kenya, naa olbaribara olotu te Nairobi alo Emakat, neji enkarna enye Magadi Road. Ore taa ele baribara, naa tenimpang'u te Nairobi iloito Kiserian, niim enkoitoi e Ronkai. Naa ore ele baribara, naakeiding'e oleng'. Naa ore entoki naishoru pee keiding'ayu, naa enkinyiisho oladuo baribara, neitoki sii aaku ore Ina oitoi naimi netaa taun oleng' neaku kakumok biashara. Naa ore enkoitoi naidim naji ataas pee eiwang'ieki ena kiding'ai, naa pee eitalalai oladuo baribara meta taa ninye highway metaa ninye keidimi pee eaku highway neitobiri olbaribara ogiroro ingarin arashu oim ingarin katitin ong'uan.

Ore entoki nadolita tena pisha, nadolita inkera e sukuul nagira aoku enkare tentoki nikijo iyiok tenkop aang' empompo. Naa kadamu olkekun lotaasa embae naijo ena aa nchere atii intare ara enkiti ayioni, amu ore opa ewueji nikiwuo aitookishore intare naa ewueji naji Isunya natii enkare atua enkop, naa ena toki naji empompo ninye kiosh meilepunye enaduo are, neook Ina duoo tokitin. Neaku naa ataasa sii nanu embae naijo ena, agira aitook intare aoshito empompo.

Ore naaji enkoitoi naidim atishukie olola laipotuo nalotu naa adol ajo ketorino, naa inchi aikonaki oltung'ani tenaliki, nchere aipotuo opa entoki naje, anaa taa ele ola laata, naa inchi opa eikununo entoki opa nayiou, nenarikino paitadol oladuo tung'ani tanaa kesimu opa atooshoki, tanaa kemesej apa aigeroko, naitodol naa ajoki inchi opa eikununo entoki nayieu, neitu naa kintabaikiki anaa entoki apa nayiou. Naa keaisidai naake teneirori tentoki natii evidence amu Ina ake nemeyau olorei ashu olarabal.

Ore entoki e dukuya nadolita tene wueji, nadolita olchani oigero ajo Laborex ole malaria oisaidia naa empukunoto pooki emoyaian e malaria. Naa ore ena siasi e malaria, naa aisapuk sii ninye te nkop ang' oleng'. Neisulaki oleng' enkolong' ashu inkatitin enchan , amu ketii naa olari sapuk enkop , netii inkujit, neyau naduo kujit enkajang'ani, naa ena ajang'ani nayau naa ena muyian e malaria najo ilashumba enkajang'ani tomononi, naa ore naa pee eony oltung'ani obo, neitoki naa anap enaduo moyan arashu ina parasite nanapita, neitamwoi olikai oloito aony tenkai wueji. Neaku naa nesapuku emoyian e malaria tenaduo murua pooki.